Bik kochome SACCOs amun SACCO ko komotese rabisiek kwak yon kerigage komelipan ako kora ko SACCO ko konin rabinik en chokyinet anan motinye ngalek Che Chang motebe ngalek Che Chang yon imoche ibesen rabinik kora en besendoet ab sacco ko ko Ma Iazima itinye konorwet anan choton Che kikuren savings asi Imuch isom rabinik kobaten imuche ichutu ye karichutu imuche isom rabinik anan ye kaisir ge isir tuguk tugul imuche isom rabinik ak kegonin rabinik en chokyinet ako kora ko SACCO koliponi en chokyinet